Ndĩrona rũciũ rwa mũgũnda wakwa rwĩ rwega, tondũ ndĩrenda kũgeria ũrĩmi ũrĩa wa hau kabere. Ũrĩa ũtarĩ wa kũhũthĩra maũndũ ma kĩrĩu mũno, nĩgetha indo icio ngũkorwo ngĩgeria gũkũria, nyone kana nĩ igũkorwo ina ũtiganu na ũrĩmi wa kĩrĩu. Kwĩna maũndũ merũ ndĩreciria ma kũgeria na hamwe na kwararamia harĩa ngũkorwo ngĩrĩma, nĩ ũndũ wa kũrora ũingĩ wa irio thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa ona kana hau itũũra-inĩ. Kahinda gatarĩ kũnene nĩ ngoretwo ngĩona ũkunderu wa irio cia mũgũnda wa irio nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ makoretwo mategũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũrĩa ũbatarainie. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ, ũrĩmi nĩ ndĩreciria kũwararamia nĩ ũndũ wa kũingĩhia irio cia mũgũnda o kĩmera o gĩoka.

Ũrĩmi wa indo ici nĩ ũcenjetie kwa mahinda maya nĩ tondũ mĩmera ĩno nĩ ĩkũraga gũkũ kũndũ kũmwe na kũmwe, no nĩ ũndũ wa mĩcenjerie ya rĩera nĩ ĩkoretwo ĩtegũkũra wega. Koguo andũ a gĩcigo gĩkĩ gĩakwa mara tegemera andũ a icigo ingĩ kũmarehera indo ici nĩguo mahote gũcihũthĩra. Na rĩu nĩ tondũ wa ũrĩa cikoragwo na indo njega cia gũthondeka mwĩrĩ, ũrĩmi wacio nĩ ũkoretwo ũgĩthuthurio nĩ ũndũ wa kwenda kũrehe gũciingĩhia mwena ũyũ wa gũkũ gwitũ.

Ũndũ wa mbere, nĩ kwamba gũthuthuria ũrĩa ng'ondu irĩithagio ciĩ hamwe. Kĩndu kia kerĩ nĩ kũmenya atĩ ũrĩithi wa ng'ondu nĩ ũkoragwo ũkĩenda mũndũ athuthurie kĩrĩa ciendaga, rĩera rĩrĩa ciendaga gũikara narĩo na nginya ũtheru. Ũndũ wa gatatũ nĩ ũhoro wĩgiĩ kwenjwo gwacio nĩgetha ciikare cina rĩera rĩega, gũcihe ndawa cia mĩnyoo, gũcihe ndawa cia indo cia gũkũria mwĩrĩ wacio, nĩgetha cikorwo cina ũgima wa mwĩrĩ na hihi nyama ciacio rĩrĩa ingĩtua gũthĩnjwo cikorwo cina gĩkĩro kĩa igũrũ. Ũndũ wa kana nĩ kũrora nĩ gũcirora wega, gũcihe irio irĩa ciagĩrĩire na gũcithambagĩria kũrĩa cikaraga hĩndĩ ciothe. Na gũkorwo atĩ mũrĩithi nĩ ararora kĩrĩa gĩothe cikoragwo cigĩbatara.